E aluora na sani jii tiyo gi tange madongo dongo e choro pii e puothe mipidhe gik moko kopogore gi ndalo machon mane itiyo gi kupni matindo tindo ma saa moro iyudo ka pii oremo pith mipidho e puodho. Koro sani gikaw tenge madongo dongo gikete puodho makowo pii moromo e puodho kendo miyo cham kata gimoro amora mopidh e puodho tii mapiyo kendo tii kanigi ber kendo kanigi ,kanigi ber ahinya

Tich ma rpidho dhok en tich ma ongere ahinya e aluora na kendo jiiohero pidho dhok ahinya. Koro a aluora na tijni itimo niya, jamni ikaw titweyo e puodho to gichamo lum ilago gi, idhi to ilago jamni e pap to gichiemo bange to wang iduoko gi e dala kendo itweyogi kirwako gi e kul, mano godhiambo

Anyalo paro chieng mokuongo ane. atimo tijni mar pidho chiemo ni, anya paro mangeny ne en kinde oro kendo chieng ne rieny mangeny ,pii ne onge koro napidh e,napani kapidhe machiegni gi aora nonya timo maber lakini duoko noduogo kaka noak apar. Kane adhi pidhe nochako tii maber koya piny notii maber kendo kanochako golo chiemo gi neber ahinya but kano kaw kinde matin gig nochako wang kendo chieng nenego gi ba koro pidho no neok otimore na maber kaka ndwaro niwach chieng ne ngeny kendo oro be nentiere. Pii ne tin mane nya miyo gitii maber koro omiyo ne gikethre e puodho ma ok nadhi magoglogi , negi wang magitow e puodho kanyo ma gimoro amora mayudo kuom gi kanyo ne onge. Kata kamano ne nitie matin man enya losre to ne tin, mago to ne agolo ma atiyo go

Piny owacho kokalo kuom sirkal mamalo mochung ne ker dagomb ni mondo kony moro amora mag mbui madagomb ni gikelnwa machiegni en, sani piny nitiere e yoo manyasani kendo gik mitiyo go gin gigik manigi nyadhi mamalo ahinya kendo de gidwar ni mondo gibed gi gik mopogore opogore korka gitii maber. Moloyo to ahinya do dagomb ni sirkal oklnewa network machiegni mondo kik yorewa mag timo gikwa obed mayot kendo omiwa yot e donjo e mbui kendo yudo gik ma dwagomb kowuok kuno. Kasto bende sitima be gikelnwa machiegni